Inoni ko boisietab ribsetab imielekushek ako kikere kuonyik aeng choton chesire tugun akobo boisianito agenge en icheket ko cheptab kandoindet nebo polatet en emeetab Kenya ne noton kekuren raila odinga miten yuton inendet ndamun indochin boisionito cheanyin bo raila odinga bo komonuut boisianito amuun ibu rabisiek chechang ingialda mnyelekushek chuton ih ngamun kiame anan kichoben shell chechuak tuguk cheterteren.

Inoni ko oretab musuaknotet nebo e ziticen nekinyorchin ne bo boisienik cheterteren che bo serkalit chechoton koimuch konyor chike bik chebo emeetab Kenya ak biik chebo emotinuek kab sang. Ak kora komuch kosirge bik che toek chi mi emeetab Kenya imuch isir mung'aret en orit yuton bo musuaknotet nebo e citizenko I mengindet tab Kenya koi nyorchinige boisionik chechang missing che nekit ite elibusiek muut en soet niton bo e citizen. Ak ngotiboo ematuneukab sang ko imuche inyorchikee cadid neiboru kole iboo emet age ako Imii emet niton bo Kenya koi che mung'araindet nemii emetab Kenya koimuch isir mung'aretng'ung asikobit komaimin serigali Yoon iyoe mung'aret ng'u en atkai tugul.

Tam kobitunat koroi en korenyon koroi keboisien kechuten soet ak keker tugun chechang en soet chechoton ko cheu kechut kitabut ab togoch anan ko Facebook ih kechut WhatsApp ih kechut TikTok ih kechut YouTube ih ak kibaibaitengee en oret chechang. Koroi ko kokoyai muswongnotet konakta amun kerchingee biik tuguk cheterteren chemii soet ih akonai tuguk choton noton kosiptoo bandaptaa nebo muswongnotet ab emet. Bo komonut koroi amun kimuche kosomanen ih en sukul anan keboisien akot en mung'aret anan ko en kampunisiek cheterteren.